Eng yuu komiten biik kochobe mbaret sikochopkee akobo kolishet, kikere kora komokoloo eng' bolik sikonyo robta inee nii chobeke biik amun kakoit kasarta nekikolse, imuch kokol beek, imuch kokol biasi anan okot kokol marakwek ak tukuk alak chebo imbar.